Meciria makwa nĩ nyonaga wega atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũrĩmi wĩrutĩire na akaiga mũthithũ wake wa nyeki nyũmũ, ya mũthithũ rĩrĩa kũngĩũka akaheaga ng'ombe ciake rĩrĩa gũtarĩ na mahuti.

Uyũ nĩ urĩmĩ wa kĩrĩu na indo ĩria ungĩrĩma ũũ nita warũ, nyanya, nyenĩ na matunda ah.

Mũndũ ahandaga nyeni, agacoka agacihanda mũgũnda ũrĩa erĩgĩrĩire gũcihanda, thutha wa ũguo cia kũra agacioha ciohe, na agacoka agacitwara thoko-inĩ, ciĩ ibango ngũrani ngũrani.

Nĩ murĩmi na ahandĩire mbocociake tray -inĩ ya ngirigaca na nĩcio arenda kũhanda mũgunda wake.